Ipik oshi olchamba embolea kwanza ena polea naing'ua nkishu ashu ng'uesi, neeku ina oshi kinko tenikintobiraa empiron olchamba.

Ore ake piipik embolea olchamba naake epiru enkuluponi nitubulu ndaiki ashu nitobir nitubulu nkaitubulu nesidanu oleng' metaa keisho oleng'. Neeku kesidai oleng' empolea te eunore naake itopir indaiki.

Ore tana olchamba kaidim aikarra olchamba lai mataa mejing'u ing'uesi, ore olchamba sii nikindim sii aikarra olchamba mataa mejing'u ing'uesi neisho sii imoyiarritin, naaku ore enaaji nikindim ataas, kore sii tenemoiyu inkishu ashuu indaa naa ikiosh olchani neaku iduaaya olchamba lino neikunari paa ore peeyeu olcheni niosh olchani tenaa ake inguesi naagira aisumbuan niindim nai aikarra olchamba lino metaa mebaki ing'uesi.

Epae ketii empolea torronok namiritae tosokoni, na kelelek oleng' kimirakini empolea torrono, neeku ore eniko serkali teneyiolou ajo etanyaki ena polea, naa teneeny iltung'anak inyang'u. Nepuo si iltung'anak alikio ajo etorrono ena polea amu itu isaidia olchamba, neeku nejia naji ikoni teneyiolouni empolea torrono. Nejia eikoni tenelikini serkali.

Ee tenkaraki kisaidia DAP ilairemok amu ore nkaitubulu naake idim aibung'a enkop aitobiraki metaa ore taata ee kuna tokitin naaji nyoo ee roots oo ntokitin oo nkaitubulu naake idim taata aibung'a enkop aitobiraki naake keponaa sii empiron enkuluponi, ore si DAP naa keponaa endaa nayuni tolchamba.